Tijni nigi ber mang'eny nikech okelo yuto ne sirikal mamalo kata ng'ama time, ng'at matime matin. Okelo pesa ne ng'at matime nikech kuom uso mwandu mogolo e puothegi, oyudo yuto monyalo timogo gik moko kaka tero nyathi skul, kaka yudo chiemo mamoko, to bende sirikal maduong' ,nikech ka wang'iyo ni gini itero e pinje maoko, to pinjegi miyo pinywa pesa, be inyalo tigo e timo gikmoko kaka gero barabara, keto yath e osiptende kod timo gik mamoko. To kendo mae kelo yuto ne vijana. Jok matimo tijni onge kinde mag timo gikmoko maricho kaka tiyo gi yedhe mamero ji, gi gik moko. Koro kuom tijni, vijende oseyudo tije, kendo tijegi miyogi giyudo gima gitimo makoro ok gibed gi thuolo mar dhi timo gik moko maketho chik. Kendo kuom tijni, alwora osebedo makare. Lowo moro ma dibed ni ok otigo e yo maber, yudo tich makare manyalo kelo yuto e lowo. Koro kuom tich maka, yuto yudore kendo gik mang'eny bende nya timore kuom tich mar chayeni.